Ore enadamu tenadol enasiai, naa eramatare ontokiting. Ore ntokiting nakisho oltung'ani minoto ropiyiani, nisho kule, nishoru nkirik na tenitum nena ropiyiani niasie esiai nijo nai aisumie nkera, ninterunye olchamba, nishetishore. Ore ele naa oltung'ani, oibung'ita orkuo kini lekine. Kidimayu ele naa oldakitari lontokiting, arashu olopeny ninye naa ele kuo. Ataa, olaramatani lontare.

Ore ena naa, nkishu kuna nkishu ekule kuna. Ore ebae etipat tonkishu ekule naa, ore kuna kishu kishoru kule kumok. Ore luna ale nepoi amir. Nidim si tiang' niokiwoko ninyanya ntae ainosie endaa. Ashu mir nena ale nitum iropiyiani niasie imbaa kumok. Amu ore taa kuna kishu ekule naa keeta mpisai, keeta kule kumok naishoru ropiyiani kumok. Ore naa peku iyata ropiyiani kumok, na iyas isiaitin sapukin inonok naipirta ormarei lino ashu ibiasharani kulie sapukin. Adolita si ajo eeta enakiteng impirai tonkiyiaa. Ore esiai ompirai, napiki inkiyiaa onkishu naa, pitodolu arashu peku alama. Alama tonkishu inonok niyiolou ajo esiana onkishu niata, taa. Ekiretoki si inapira tayiolo, esiana onkishu niata, nataa teneponu itioyo, niyiolo ajo kaa nabo natioyo teleleki.

Ore ebae, nalotu indamunot ainei, tenadol ebae, naa, idimayu ele naa olainyang'ani lonkurueni, arashu olaramatani lonkurueni. Tenelo niaku olaramatani lonkurueni, na kegira aramat enaa nkishu enyanak. Petumie faida sapuk. Ataa ekelelek enyu metaa kumok, nepik pookin tenkata nabo sokoni, arashu, akemiri manabo enaa tenebulu ashua akutitik, nemir netum iropiyiani. Nitaas inkulie baa sapukin. Tenelo niaku ore ele naa olainyang'ani lonkurueni na kelo ninye ayieng' tobusheli, nemir netum iropiyiani, amu ore kila ore iteru tenkilo ampaka robo, neeta sinche iropiyiani enye taa. Neeku taa tenelo niaku ore ele naa olainyang'ani lonkurueni, keeta sinye sababu enye, oropiyiani nagira ang'amu tenewueji.

Kadolita tenapisha , kengas aaku kadolita irnyanya lootok lora tayari pepiki osokoni , naitoki aaku adolita enkaradasi naitumia naa iltunganak lombiasharani ,ore enardasi naa ketii enkarna naishooyo enkarna eletungani oishooyo kulo nyanya aitabaya enewueji neyay , netii enkarna eletungani oishorua enkardasi ajo kayieu irnyanya arashu kayieu aitoki , ngero mpaka enkiroshui ornyanya , nigero mpaka kodi nadungi tekulo nyanya , netii si kuna pisai naifaa pelaki pookin baada taa intawuo kodi ompisai nalo olopeny alo aya , netii ntarikini apa naipotunyieki kulo nyanya , netii ntarikini napa naa ninche etabaitie kulo nyanya enetii oltungani apa oipotuo kulo nyanya , neitoki atii entoki naji order of purchase number

Ore ebae naitiship tenasiai, naa ore enasiai, ore ena naa enkitubulunoto onkaitubulu kutitik. Peaku irng'anayio sapukin, enakata edumuni aya apik ele shamba sapuk. Kidimayu ena naa irnyanya, arashu entoki nijo pilipili hoho arashu ninye asukuma arashu cabbage kapishi. Teneng'asai aimie ena kitubulunoto endaa pookin olchamba, ore enakata ejo edumuni aya olchamba sapuk, neeta emua sidai, orkuak sidai tebulunoto enye. Ore si kuna enadaa enewueji, na ketii ena net peitalam enkolong sapuk, pemepej pemepuku asikitok enchoto obenek. Ore si ena ramatata na kisho orkitubulunyei sidai, pepuku naa endaa, elotu atum irng'anayio sapukin ota maana. Tenebaya olchamba, kidimi si ele tung'ani kimirita ake ninye aitobir naa ninye ena nasari, nemir tolchamba lenye, neeku naa inesiai naasita ninye.

Ore oshi iyiok enekingunaa eramatare oongishu naa akebolori inkishu tiang nepuoi arhita tosero ashu tolchamba lino oltungani openy metudungoki ate toongutukie niaku kipangieki ingishu tiang olchekut ashu enopeny alo arhita kuna kishu naa tenelo niaku esiai naijo ena easitai naa aayaki ngujit teboo nelelek engiteng ake namuoi ishori ngujit teboo aataa aimidimari ena kiteng ashomo angata asuj ingilie aalo adaa elo sii naa tolameyu ake eishori ngishu ngijit tiang naa ekepikakini nkishu entoki naji empeut naa ore duo too yiok tenkopang nekinjo ngishu ngujit tiangata

Ore oshi yiok enikinkunaa ena siai naa aboloo nkishu meshomoito osero ashu adaa tolchampa lino oltungani openy kibinafsi .nepuo nkishu aadanya tolchampa nepuo adungoki ate nkujit toonkutukie enye aata taa nejia kinkunaa yiok enkitotioto enkishui tenkopang. kake tenelo metaa kishoitae nkishu nkujit teboo naa ore enkiteng naishoru nkujit teboo naa enkiteng ake namwoi eishori nkujit teboo ,enkiteng ake nimidimari ashomo enkop napuo nkishu pee elo anya nkujit , ninye ake eidimi nishori nkujit tiang ,kake ore sii ninye tenkata olemeyu naa ekias ena siai kake mee toonkaek yiok kincho kepikakini nkishu enkarae orashu empeut aipuitaki nkishu nenya tineweji.aa ore taa nkishu olameyu pee eishori nkujit tenkopang naa Kuna kunyik mbenek tenkop ashu nkujit neeku Kuna naake nainyanguni nabaiki nkishu.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tenewueji. Ore enedukuya naa kadolita, enkaina oltung'ani loibung'ita enatoki naji pasi. Itelekito taa orkarasha. Idimayu ele naa, oltung'ani ake otii enkaji enye owoshito nkilani enyanak pasi, arashu inkaripak ashu olaripani, lonkilani. Ataa, ifundii lonkilani. Ore esiai enatoki naji pasi, naa pitorio inkilani pooki weji nenunuko, meitoriori. Neeku teninchop oltung'ani inakila, neeta emua sidai. Mitoki enkila aata ewueji nenunuko. Ore ena pasi, nenoshi ositima. Amu eetae pasi aina are. Eetae ena pasi naata ele tung'ani ataa ena naitumia ositima, wenoshi nkae naitumia nkuk. Ena pasi nasipa na ninye naitorio inkilani esidai. Ore ena pasi, kiko nkilani metaa teninchop na sidai enkila.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tenewueji. Ore ele tung'ani, oishopito miwani, nolopisai kitok lesirkali. Apa leseriani. Ibala ajo ore kulo tung'anak otii tenebo oninye, neeta entoki naetuo ashu ebae naetuo aomonu tele kitok lesirkali. Ataa iropiyiani, arashu enkae reteto sapuk, nalang' iropiyiani. Ibala ajo egirai awoshoki enatasat naibung'ita e bahasha ,arashu ah certificate, inkaik elio ajo ekeeta entoki sapuk nataasa, neeku egirai ai pongeza tiatua naa enofis, ele tung'ani kitok lesirkali. Ore enkae toki najito ninye nelelek aninye nagira aasa, ekelelek eeta entoki naishooyie ele opisai neeku kegirai awoshoki nkaik aisherekea, aninye taa oishoo enatasat naibala ajo ene serkali sininye, tenkaraki

Eh kesapuk ena siai tenkop ang ore ena siai adolita ajo imbaa ositima akijo iyiok tenkop ang ena toki naiborr naata namba neeta iwuejitin naironyi ekeji tenkop ang emita ore ena naa ninye naitodolu esiai arashu venye eningira oltung'ani aikunaa ositima lino venye anaa eningira oltung'ani aikunaa ositima lino tenelo neuting ositima lino ore ena neishirr enchoto ena ena toki naiborr niinok oltaa odo aitodolu taa ajo iting'o enatoki naji token nikijio yiok tenkop ang eninye token ekiting'o token ino ningiil ala k nikiyakini inamba tesimu ino nirony naa kuna toki kulo kulo lotii abori lijio lesimu aninye natii nabo mpaka mpaka naudo niirony nana amba omigila aitodolu ajo kankolong'i aja intoki aitumia ositima lino awore taa emita ninye naitodolu ositima enaa eningira aikunaa naa ninye naishirr eneiting ositima lino.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa orningo tiatua loshon oopasha.aa ore pee atejo olningo tooloshon oopasha adolita ajo ore kulo tunganak otii tenchoto ekedienye nibungita embendera olosho lekenya .ore kulo otii ena alo etatene nibungita embendera elikae osho. neeku kitodolu ajo ore ele ori oimita erishata enye ,na elelek ee ntokiting ebiashara eeta natoningote naa natoningunote kulo oshon waare oopasha natoningunote aas tenebo enaa oshiake eetae olningo tiatua loshon oopaasha tenchoto ebiashara ,ore tele ningo naa keetae iltururi kumok naijo taata ibeak aibc naijo taa lelo ashu likae naa opaasha leme ilo tooleleo laipoto.

Ore ebae, nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa injere, ore ena naa eetae ebae nagirai aiteng'en iltung'anak tenewueji ilang'eni. Elio ajo ore kulo lotii tenchoto ekedienye, naa iloiteng'eni. Ore kulo otii enchoto etatene, naa ilang'eni. Ah ninche lata entoki nagirai aliki kulo tung'anak aitumia Tv arashu entoki najo ilashumpa projector. Ibala ajo kulo loiprojekta, ah Tv egira aitumia, ena sapuk, petum naa kila oltung'ani otii ine, oltung'ani pookin otii ine, atayiolo inabae, tenkagut. Ore ele oota orgoti odo, nibala ajo ninye ejokitoi, taasa ena noranya ene, ntodolu ene pesipu naa kulo kulie, ebae nagirai aiteng'en. Netum sininche atayiolo pepuo sininche, aiteng'en irkulie, arashu itaa toi, esiai enye natumie ropiyiani.

Ore ntokiting nadolita tene naa ore nedukuya ekadolita emeli, nadolita enkare sapuk naa ninye eimita ena meli ,ore ena meli nenapita iltooi sapukin ,ore oshi kulo toooi naa ketiimlolan otii atua oingua nkulie kwapi aitae nkulie kwapi naapaasha ,ore ena meli neidimayu naa emeli ebiashara ena aa ninye taa enapieki lolan pookin ,ore naaji tenkaitanyaanyukoto najo naaji olosho lekenya aingua orashu olosho le India elotu kenya ,enapita ntokiting sapukin nairoshi amu ore kulo tooi oojo lashumpa orkonteina naa ninye epiki ntokiting pookin opisai sapukin ashu nairoshi nemenap naajo entoki naijo enteke amu meim oloingange eiroshi nejia. kake neishori naa emeli metanapa aitudung enkare amu ninye naa naidimu lolan sapukin neya eweji needo terishata naishaakinore .neya nebaya lelo olan ,nepuoi aitayu nemiri niasishoreki nkulie.

Ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tene, ore ene, naa oltungani otii atua egari nalotie, elelek ena ,egari enkima. ore too garin neijo Nena naapuo nkuapi adoru. neetae iltunganak laasak tiatua. laa ninche looliki iyiook ewueji netabaiki. ore irkuliek, nisho iltunganak intokitin naanya. teniko niyieu iyie entoki ninyia, naa impotu mikiyakini. egira ena aisho enkae, soda arashu enkare oormashungua naok. pee eshipakino nkiasin enye tiatua ena gari enkima nagira aitumia. pee ore likae kekun, nenguar, peeloitie. tenkaraki ishorieki apa enkanyit sapuk. neeye anaa oltungani kitoki lemaana tiatua inagari enkima. neeku naa Ina nanu adolita egira aasa .

Ore intokiting nadolita tene, nabo, adolita ajo keeta enkarna naigero ajo olduka ele sapuk, lomir intokiting pookin enetiwak, arashu enkijape. Adolita enedukuya Zuku. Aninye taa oloshi saani, otii boo inkajijik pookin, natii Tv atua. Eniare, adolita Safaricom. Ore ena letter s sapuk, nibala ajo Safaricom. Aitodolu taa ajo, ekemir enaaji, ekemir enaaji, ilainini pookin le Safaricom, aitodolu tajo idim nitum tenaaji. Etii sinye olaini le Telkom, netii ole Airtel, netii ole fiber. Kibala ajo ore enaaji sapuk, nigila agil ninche aiger ajo keeta poa Internet. Ajo naa kasadai netwak enye pookin namir ninche, naa kemir ilainini pookin oyieuni tenkop musima, nitumiai torishat pookin, tekila dama ashu tenkewarie.

Ore ebae nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa, risit ena naing'ua olduka. Ore ildukai pookin sapukin, neeta enkardasi nijo ena, aninye taa eji, risit. Naa ninye naitodolu, entoki pookin ninyang'ua, oropiyiani naifaa nilak. Ore enardasi, ah ore taa enardasi, ore ele tung'ani likincho, naa, ele ong'amu ropiyiani, inonok. Akibung' entoki pookin ninyang'ua ashu nitudumua tiatua ele duka sapuk, nitodol emashini, niger emashini iropiyiani, terisioroto ontokiting pookin nigero. Ore si enardasi aitoki, teninchooyo mpisai, matejo tenkinyanyukoto ninchoyo enchata, nelelek ah miai naaapisha intumiayie, nitodolu enardasi ajo kanyioo ishaa pekishukokini, iyie tiatua nena ropiyiani inonok tinarishata olduka.

Ore enabae, naa enkigerunoto oltung'ani, arashu orkeek, ashu ninye agarrin ashu entoki pookin, nidolita. Ore pa enetipat enabae, eketum oltung'ani iropiyiani, eimu enasiai. Ataa, etii iltung'anak kumok ah ore iropiyiani enye pookin naba naata, nenasiai enotie. Ataa idumu ake oltung'ani obo, nilo nigeru enaa enetiu ninchopoki nkilani enyanak, netiu enaa empisha enye duo ake ena natooshoki, te camera. Kake yie naa naigeruo. Ore enasiai, ekincho si oltung'ani mekitayioloi tenkop tenkaraki, enarriyiano niata. Kidim ninye iloshon ainyang'u tenkaraki enasiai, neku kilaki iropiyiani kumok, nintas nena ropiyiani kulie baa sapukin aiterunye biashara, asie ebae enkang ino openy, ashu, imir nena ropiyiani enaa enkai siai nidim si yie, ataasa.

Ore ebae, nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa, enapa rikore eapa. Kelio ena ajo ore ena noltung'ani kitok, opa loota erikore tenkop ormaasai, arashu, tenkop orkokoyo, arashu, tenkop ornandi. Ilumbua. Aninche tapa loishopo tele kuak. Kelio si enaaji nasheta ajo, elelek ah, enolumbua, arashu eno maasani. Etamorua si enapisha ele tung'ani, nitodolu ajo, ilapa tung'anak liapa kulo. Ore kuna tokiting naishopito tonkaik, otorgos otoonkiyiaa, naa, naitobir ninye, metalioyu, neeku naa sidai orkishopo lenye. Nitanareyia, tenaa olchoni apa, neripi metanareyia, nieku tenare tonkaik oltung'ani. Ore ele shuma loishopito, nolapa oitumiai ilapa ilang'eni musan.

Ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tenewueji , ore ene naa nkera kutitik naitooshoki orkereri misuja nkaek elelek aa endaa epuo aanya ashu oloshoro epoito aaok terishata oshiake naokie nkera esukuul oloshoro, ibala ajo ore enda tasat naitashekito tidia alo ninche naa empishi enye arashu enkayiarani enye aa ninye nagira aitasheiki kuna kerra pee iakikisha ajo ore entoki nainosie kuna kera endaa naa kesafii pee italam imuoyaritin enkoshoke